Ore eneikunu pe eibori eramatare o sinkir zaidi tenkop ang, naa teneitobiri isilankeni sapuki, neitobiri iweitin o nkariak sapuki neirag isinkir nekitumoki aiboi eramatare o sinkir tena kop ang.

Ore eninko pee intobiraa iropiani nairiwuaki to nkulie kuapi naa teniya kuna ropiani embenki. Ore te mbenki naa keetai ewue nitobirieki iropiani naing'ua nkuapi napaasha. Tenaa ine nkop matejo inolosho le Tanzania, niyeu iye nintobir metaa inolosho le Kenya, naake eeta ake enkoitoi ninkitobirakinyeki te mbenki metaa inolosho le Kenya niindim aitumia nena ropiani inonok te nkoitoi sidai etaa naa inolosho le Kenya.